Gima biro e paro ka aneno gini en ni puodho mar niang' ema biiro e paro nikech iyudo ka puoth niang' emo do kama ema nigi ndara mana miwuothe kata ma gari nyalo kadhe. To kang'iye malong'o to ochalo puodho mar niang'. To gima biro e paro en ni weche mag maundu timore mang'eny kuonde ma opidhe niang'. Kata weche mag maundu mang'eny seche moko ing'iyo ahinya ahinya gi aluora mantiere puothe mag niang'. Koro samoro aparo kaka osiep wa moro no negi towite niang' ma dende no tow manoyude ka.

Ng'eyo madwarore e timo tijni en nikidwa bedo laktar mathietho to nyaki bed gi lony. Nyakibed ni idhiye sikul ma opuonji weche mag lony manyalo miyo ibed ni in gi rieko mang'eny mar thiedho ji kata jotuo kobiro e osiptal. Gige tich manyaka ibed godo gin kaka sindan. Gin kaka yath minyalo chuo ne jatuo. To kendo luwore ni idwa thiedho ang'o. Koro nitie gik mang'eny madwarore. Ma seche moko nyaka wang'e ni ang'o machamii koka gigo okel machiegni. Machielo en ni seche ma koro i ikori ni idwa thietho ni, nyaka ing'e ni ang'o ma chamo.

Picha ni ogoye machalo mana ofis jo kambi miluongo ni Sony. Sony en kambi ma loso sukari. Koro kidhi apis gi to nitiere oboke moro manyisore ni ka Sony. Koro nitiere jal moro kae mobedo e kom marito mondo omiye sukari mondo odhi ousi kata odhi ocham. Koro mano e gima timore kae. Mar ariyo en gi mor ahinya matiende ni weche ne odhi kare. Koro mano e gima ber ka weche ja nyiew odhi kare ne Sony Sugar. Koro gima kendo timore en ni seche moko kwa neno picha ahina ni to waparo

Oganda magolo mahua kaneno e tipo ni to gima biro e paro en ni seche moko oganda inyalo pidho ma igen ni idhi yudo yuto mang'eny. To kopo nono ni koth ochwe ma ochodo it oganda, to japur ok nya yudo yuto mane odwaro no. Nikech iyudo ni mahua mar oganda ema loso oganda. Koro an gimachielo mabiro e pacha en kaka pur mar oganda seche moko nyalo bedo maber to seche moko nyalo bedo gi chandruok matindo It oganda kaka giyom ni kitedo maber malong'o to onyalo bedo mamit ahinya. Ma inyalo chame kata gi kuon gi omena.

Gik man kod nengo kae ahinya ahinya mokuongo en sibuor. Sibuor nitiere kuma gidakie to en kod nengo nikech ji aye pinje ma oko wasungu odiero yae pinje mag gi kendo kagibiro neno sibuor. To seche magi timo kama to wayudo ni gibiro to gikelonwa pesa ma wanyaloso godo gik ma opogore opogore. Mar ariyo, gik man kod nengo kae en lumno kaka otiye. Nikech ng'enyne ka wadhiye kuonde ahina gi kata wanene e TV en niya winy matindo ma ok nyal fuyo oponono kata ohinyore giponde lumni mondo ondiek.

Weche duto masewinjo kuom mahembe ni en niya. Mahembe nitiere ndalo ne moro ma ochiekie. To ndalo mochiek to nyithindo chame mang'eny ka achiel gi jo kwath ma kata ohala moro seche moko ok inyal yudo kapo ni itere mondo ouse. Machielo, mahembe ni odwa ni mondo ogo ne go yath mondo kute go owe make mondo en be ouse kaka onya use.

Jal ni endi goyo simo. To simo mogoyoni chal ni en gi buok moro ahinya. Chalni ng'ato okone gimoro manyalo buoge. Koro gimachielo matimore kendo kae en ni oseluokore morwakore moketo ogudu e wiye. Koro kosetimo kamano tokaw simo tochako goyo. Koro ogoyo kowuotho mochop nyaka kuma nodhiye kogoyo agoya simo. Koro mani e gimatimore kaendi madang' awachi ni nitiere e tipo ni.